jalni kuoyo yath e kar dak kata aluora ma ji odake, mae nyalo timore kaluore gi tuo masamoro nopuoyo jadak ma aluoraniendi, koro ikuoyo yath mondo omi oneg kute manyuolo twonoendo, kendo mamani obet embele kae kaembe ouso olemoge, ouso olemo mondo mi embele kar dakniendi mondo embe oyude pesa moro ma ang' odok godo e ot mothikonyeregodo bang' uso gothiambo, rawera moro be obet e bathe kanyo kangi'yo kata ka neno kaka jakuo yath kuoyo yath.

Pith mar jamni itimo e yore mopogore opogore e aluorana, mokuongo nitiere jama oyiero mondo mi giriu ariwa jamni te, mae diek, rombe, dhok modo othia thia kwath kanyakla kasto kochopo sama githi to gikwayogi kasto kochopo sama onego bed ni giduokogi dala titerogi dala, kata idwokogie e kul, to nitiere jomoko ma oketo pithni e okang' mamalo' nitiere kaka gipogo uet diek, ute rombe gi kund thok koro dhok gi diek gi rombegi koro okgo kwa taka wuok e dala kagithi manyo chiemo, gin iomonegi chiemo tikelonegi timiyogi kanyo, marariyo kendo nitiere joma be ohero ka thok kata diek kata rombe baya baya to ang' dok dala bang ochopo kama piny thirue.

Pithmar gwen manyuolo tong ma idendo gi tho nge're ni layers, itimo e yore mopogore opogore, nitiere jopith ma ohero ni gwengigoeko gi losonegi ot , to odni olose e yo ma tong' ka gweno osenyuolo tong' to tong' ridore to nitiere kama tong' lware to japur kang' biro seche ma koro owutho kongi'yo kama gweno ka gweno onyuole tong' tochokogi, to nitiere jopith moko ma ohero ni gwengigo giweyo aweya to baya baya kama ang'ginyuole tong' kata ka ginyuolo tong' to gi wuotho ka giluwo ka giluo aluora mane gwen go obaye kagimanyo tonge magwengo onyuole.

Gini en achiel kuom gik moko ma yudore e computer, kisungu dende ni mouse, tije mokuongo en itiyo kade e yao kata loro computer. Marariyo itiyo kode e timo tije mopogore opogoje e computer, tije machalo kaka manyo yao file , itiyo kode e sevo file. Maradek itiyo kade e ngi'yo eyi computer ka nga'to manyo gimoro kata ka otimo tich mor eyi computer kanyo, to mae e gimathi konye nikech computer nitiere kaka olose ma okochal gi sime ma nyalo diya diya to gik moko thi, nyaka iti gi giniendi eka inyalo konyori.

Ji ochokore kanyakla kendo kamorachiel ka ipuonjogi weche mopogore opogore, jopuonjregigo gin ji ariyo, achiel pogogi otese motingo weche ma gidwani jomochokoregi onge', japuonj marariyo dwoko penjo kata owuoyo gi achiel kuom, joma ochokore e hiye kanyo.

Mokuongo' athi lerone nga'ma yudo chudono endo kata nga'ma oket mondo omi okaw pesa gima otomore. Marariyo athi abro tango'ne massage mayudo mar chudo ariyo mar chudo marariyonoendo kaleroneni mokuongo' samoro nange'ni ne ok othi koro naketo mara riyo natemo kendo kanyalo thi to e yorno e yo mar temono kara mokuongo'cha be nosethi.

Alodni iloso eyore mopogore opogore. Mokuongo nitiere joma ohero ng'ade matindo tindo kasto chiele kod nyanya gi mo gi kitunguu. Mar ariyo nitiere joma ohero ng'ade to ok ng'ade matindo ahinya, ing'ade mana madongo dongo mabet nyalo chamore. To ichuake, kosechuake to ichame kod kuon. Kendo moro nitie maji ohero, ma ichuake kasto ikuoge. Kosekuoge to koro iolo kuome chak alafu koro ichame mana gi kuon.